Mae en pidho rabuon. To tijni, itiyo kama. Onego bed ni igoyo matuta maduong' moriere. Ka isegoyo matuta, to lowo no iloso ma obed maber. Alafu ka osebedo maber, to ichodo it rabuon, ti chako pidho e wi matuta no endo, koluwo laini achiel moriere. Tiweyo thuolo kata lach moromo e kind rabuon ka rabuon. Momiyo sama ginyak, giyudo ka gidongo e yo malongó. Kendo kitimo kamano tiyudo ka gichiek e yo makare, kendo ma nyangafu.

Jakenya mane okuongo bedo jatend migao maduong', en Raila Amolo Odinga. Mano bang', kalo chik ma gana prariyo kod apar

Ka aneno gini to gima biro e pacha en president mar piny Kenya nikech thoth ne president ema luoro ga parade kong'iyo askeche kopangore, kong'iyo kaka giikore ne arita mar piny. Kendo kanene taparo mana nitiere nyasi moro mar sirkal monego bed ni dhi mbele. To kaka ongere nyasi moro amora maduong manyalo bedo kaka holiday nyaka kuong ng'i kaka parade chalo tokod jotend jolweny ma en president